Ore ena siai tenkop ang' naa enkitotio naitotii olashe otua ng'otonye ashu aa olemebaiki ng'otonye, nlepuni ake kule nishori arashu kulie daiki ake aaramt metagolo metaa kedaari.

ore ena siai eudunoto enkare na keret oltungani, pee elelek esai eramatare ino tiang, meeta melakua enkare naok intokitin wenaitumia iltungana aok oramatishore, niaku kiteleleliaki iltungana ore tenkop ang na kengira aisaidia iltungana kumok oleng esiai neudunoto enkare.

Orena siai enkitotioontare naa sidai amu keret olaramatani metaa meitoki toki aapuo aisuari adaari tentim, neeku enyake endaa eirrag neok enkare eirrag neaku meitoki atum esuai sapuk elototo eruko naitasas neitodoyio nkiloi tosesen.

Ore ena naa kaidim naa te maoani aai nadolita enaa entumo teniidim entumo ninining'isho niya nduat ashu intokitin nitoning'o etipat nikilo aaret, neeku neija.

Ore ena naa esiai eramatare naa, kinyang'u oltung'ani enkiteng',nenapuni tegarri nikiakini, neeku kaidim nai ake nanu atejo ina enduata ai tena siai nadolita.

ene tipat amu kisaidia iltunganak metaa mitoki aanap ingariak too nkoriong'i. ore taa ena siai naa tenemetaana enkare naa osikiria ake intumia tenilo ayau enkare te nkop nalakua, nitelelek esiai naijo ina. neeku mintoki ayieu oltukutuk, ashu agari keeku isirkon ake intumia alo ayaunye enkare.

kaidim atejo ore ena naa sirkali e kaunti orkeju aado naa kisidai oleng amu, keret ilaramatak aashu sirkali eina kaunti, pee etumoki iltunganak oomanya ina kaunti aanoto, eramata e kaunti enye tenkoitoi nalelek, etumore ilarikok lenye etaana. netumore ajo sii nanu ibaa naaret olosho etaana sirkali enye amu mitoki apuo enkop naado aing'oru eretoto olosho lenye.